Kidwa tedo ring'o gi kuon gi alot to ring'o mane isenyieo e butcher ibiro kode ka oseng'ade matindo tindo, luoko kiseluoke to ikau sufria iket e kendo tikaoa ring'o iketie, ol pi, chwaki. Kosechiek to ikao pi ithiwo ka okidwar mar sup. Kau mo iol, kiseolo tiketo chiek gi ring'o no owang'ore owang'ore tinga'do kitungu, kitungu lokore ma rabuor rabuor tikao nyanya to bende iole, tichako toyo nyanya ma nyanya tore, kosechiek kisetuone chumbi mibilo iwinjo kochiek, ting' iket piny. Kau sufria machielo maler, ket e kendo, kau mo ol e ie mo ka osechiek, kau kitungu ing'ad matindo tindo ikete, kau nyanya ing'ad ikete, kiseketo ma itoyo mochiek kau alot ikete imi dakika ariyo ichiele ichiele, ilok ilok iloki, ochiek igole. Kau p sufria machielo ket pi mar dakuon, ka pi osepopni kau mogo iol, koro irudo mogo, kodhiek to imedo mogo kodhiek to imedo mogo tichwake to oloso kuon. Koma chielo bene maembe bende mane isenyieo e chiro ma iluoko maler cha, ing'ade matindo tindo tikawe ikete e dis maler to ichiemo.

Ka idwa tedo chiemo mar chips to waru mane isenyiewo e chirocha ibiro godo to ipoko ng'eye maber to mipokogi ikawo iling'o e karaya mantiere gi pi to iluoko. Ka iseluoko ma igolo chilo mantiere kendo sama iluokogi be ineno ni onge opoko moro amora ma odong' mondo gidong' kagiler to ichako barogi. Ichako barogi ee ichako barogi kaka idwaro ni mondo girom, inyalo barogi matindo tindo, malidi lidi kata machwecho chwecho. Kisebarogi to inyalo kawo odheru to iologie mondo gichwer pigego, kanitiere karaya makore otuch otuch inyalo ketogie, iweyogi kanyo mondo gichwer to kionge go to kaw iket e sinia moro moyarore maber, tiketo e chieng' to gitwo ka gisetuo, kaw sufuria iket e gas man gi mach kiseketo to kaw mo iolie to gi chumbi ipor eiye matin to iwe ochuakre mochiegi moling' kaeto ikawo waruni mise baro matindo tindo gi to iling'o eiye kanyo. Koro kidwa ni ochiegi to otwo ta to in ema koro ineno to kosechiek maromo gi ma idwa ni icham, igolo iketo e san, kosekwe to ichamo.

Ka idwa tedo chiemo mar chapat, inyieo mo go e duka mar chapat, mor tedo bende nyaka ine ni intiere godo moromo. Koro kisebiro go tikao sufria rtiole pi tiketo ekendo to kik obed maliet obedo mana ma mor mor, tigole kisegole tinyalo kao chumbi tituono ei matuji ei pigno, kata inyalo timo ni ikao mogo, tiolo ei karaya kata iole ei ei besen ma idwa dwale, tiol tikete e chumbi, kisekete e chumbi to iduwo toiduwo toiduwo ma iwinj ka chumbi no utuch ei kanyo, koro yiero en ga mari. Kato kisetieko, tikao mo matin tiole ewiye gi malo to iduwo tiduwo, to tikao pi mane mamor mor cha tiole, tichako dwalo. Koro imedo pi kiwinjo ka oridore, imedo pi to idwalo kodhiek timedo mogo, kamano kamano tiwale adwale idwale adwala, idwale adwala mine ka obedo maber ma nyalo tedo chapat. Koro ing'wenyo ana matin to irundo, kiserundo tikao pan man iketo e kendo ma osebedo maliet, tikete tikao mo, tikete tiloko iloko, chapat ochiek ichamo.

Tich mar tedo e kendo a aluorana oselokore kaluwore e yoo machal koda mae . Chon jii ne tedo e kendo to piny masani kalure gi lony ma nya sani nitiere gik minyalo tede modhuro. Wantiere gi gas cooker midendo gi dho ngere ni gas cooker matiyo gas. Koro gas cooker bende bire yoo mopogore opogore ntie moting'o kendo ang'wen motingo kendo auchiel, ntie man gi kendo ariyo kae nitiere gas gas maen mana kendo achiel kamane mi tedo godo. Koro luwuore gi kar pesani ma pesani nyalo yiewo emi dhi nyiewo tibiro godo titedo godo eiot. Jiko bende wantiere godo molos mopogore opogore, ntie jiko michwako go achwaka giyien kaka kendo kamae ,ntie mitiyo gi makaa mowang' yien ntie bende mitiyo gi makaa michweyo gi lowo. Koro luwore gi mane midwaro nyiewo to mane ma moro tiyudo ka bende gitedo piyo moingo kendo ,kata koth ochwe inyalo tedo kod yien kata inyalo tedo kodgi to bang' dakika matin kata en nyiriri machwok chiemo osechiek ichiemo.

Gima tim ore kae mae en tedo mar chiemo miluongo ni waru ema dhi nyime. Tedo waru nie en waru mane onyiew kanigi pote to ochwer pote oko maler. Kose chwer oko maler to oluoke maler maonge chilo moro amora modong'. Koseluoke to okaw okete e sufuria to oole pi to omok mach to okete to ochak chwake. Inyalo poroe chumbi moro matin mondo ichame godo kata inyaölo chame kamano nikech en gi sikari mang'eny. Koro ichuake kosechiek kosechiek kik iwe ochieg morudre, iweyo aweya ochiek mapod otek matin tin chande to igole, ka isegole ikete piny, okwe. Ka osekwe maber to ichako dwale, idwale idwale seche moko idwale idwa cham kode ring'o, idwa cham kode gweno seche moko idwale kamae idwa los chiemb nyathi. Koro luwore gi gima idwa tedo kode. Lose bang kosechiek dhi luore gi chiemo midwaro ni mondo itede mondo icham go kode.

Ka idwa tedo chiemo mar bhajia, inyieo waru e chiro to ibiro go to ipoko pote, kisepoko pote, tiluoke maler tichako pile matindo tindo. Ipile ka luwore gi kaka idwaro ka idwaro madongo pil madongo kidwa matindo pil matindo , kawe kise pile kete e karaya, kisekete e karaya tikete e chieng' oko mondo mi pige go ochwer, pi ka osechwer maber, sufria machie kau sufria machielo maler ket ewi jiko kata ewi kendo, ole mo iwe ka chwakore. Nyakuny chiel, kau dania mane iseng'ado matindo tindo maber miluoko. Kau iket ei rangi ma iloko go chiemo kata food colour gi ngano. Kiseluto gi kamoro achiel to ole pi, tiduwe tiduwe tiduwe to kik iket maliu ahinya inyalo kete mopoto matin. Kiseketo kamano, tikao waru mane ipilo ipilo gi, tiling'e ei kanyo. Koro inyalo ero ni ikete gi chumbi kata chumbi ikete ka osechiek. Koro ka iseling'o ei kanyo ichodho gi ojiko, tiling'e ei mo, kosechiek ma olokore rabuor to igolo to iketo e san to ichamo. Inyalo chame gi kachumbari kata imede tomatoe sauce.

Chiemo mar spaghetti ka idwa chamo, inyalo chame gi chiemo mopogore opogore, inya chame gi ring'o kata inyalo chame gi ring'o ring'o mong'adi matindo tindo kata inyalo chame gi ring'o ma oregi, ringo'o ma oregi ma idendo gi dho ngere ni minced meat. Kikawe tilose gi ii iriwe gi minji, ikawe to itede gi minji kamoro achiel gi wu gi waru tichako imede carrot. Kisechielo gi maber to spaghetti be itedo maber, tinyalo chame godo. Kata ring'o moro mane ichwako maber kata mane ichielo achiela motuo maber, inyalo bende ichame go. Kata mana ring'o matindo tindo ma oregi no, ikao to ib ikao to ing'ino ing'ino maber ma iluongo ni meat balls bende inyalo chamo godo spaghetti, to spaghetti en chiemo ma ok inyalo chamo gi kijiko, inyalo chame gi kijiko mar uma kata ichame gi lweti nikech obor to chame dhi bedo matek gi kijiko.